Ka nitiere chochni moro e seche ma adwaro nonro e app mara mar bengi, anyalo rito kuom seche manok, mondo eka atem kendo mondo eka ang'e gino manyalo miyo nitiere pek e donjo e app mara. To kata kamano, anyalo penjo bende kuom jogo mowinjore gima nyalo bedo ni kelo sida.